Ore eninko teniisum iltung'anak pee eyiolou ena siai naa keetai inkajijik , inkajijk naitauoki tenkaraki ena kipirta ena siai e masoesi naa ninye eyiuni tenkaraki pee itobirr iseseni lang', pee etumoki iseseni aatisidana neeku keetai inkajijik maalum naitobiraki tenkaraki ena siai, naa ore esiai nijio ina neeta olang'eni aa ore piilo ine nikiretoki eninko pee ias, nikutaki naa eninko pee iaaas ena masoesi openy, neeku keeta kila enkaji ormalimui lenye. Ina naa eng'eno nidim anoto.

Ore embaye nagira aasa tena pisha naa eoshoto enkukuo nageluni olarikoni naasa oshi tele osho lang' le Kenya kila baada oolarin imiet newoshi enkukuo negeluni ilarikok ng'ejuko arashunitokini aisho nafasi kulo ooshiake otii tenetaasa esiai sidai ore peeku etaasa olarikoni esiai sidai nitokini aisho enkae term nabo meinyiaki naa arrumoo ore pee eku itu itaas iyiook olarikoni ee enaa enayieu iltung'anak naa kibelekenyi ninye baada imiet, neoshi enkukuo aa nelotu kila oltung'ani oloitabayie ilarin tomon oisiet, netudung'o enkipande, nelotu aosh enkukuo naa agelu ilarikok leyieuna enye.

Ore sababu naishoru nanu nanyorrie amu ninye naiturukuo aa ore ena baye nagira aasa naa maandamano ena nagira aasa naa ore maandamano naa keeta imbaa are amu keeta naake pooki toki natii enakop esidanoo entorroni neeku ore esidano ore ina keyau ina haki ore ina haki nagira iltung'anak aing'oru kelelek epuo aatum pee ing'uaa maandamano, tenees maandamano teseriani naa kepuo ake aing'oru esipata enya aasuj sheria ore embaye naibarie ena toki ore irkijanani kumok naa kejing' ena toki tengoro arashu toolarrabali nilo ainepu ajo eiminie irkulie enkishui nilo ainepu ajo iiumiate irkulie etigilate inkaik arashu eshomoita aiumia iwuejitin torrok osesen nilaikino oltung'ani atareto kewon arashu nilaikino ataasaki kewon esiai, neeku ore nanu naa ina aibarie.